University ya Nairobi, ĩkoragwo Nairobi taũni na ĩkoragwo ĩĩ ya thirikari. Na unibacĩtĩ ĩno nĩ ĩheanaga kothi citiganĩte ta cia ũndagĩtarĩ, cia ũrĩmi, cia biacara cia mathabu, cia fashion cia kũruga na ingĩ nyingĩ.